Gima biro epacha kaneno gini en nia, anenoni ni magi gin dhok. To diere kanyo, aneno ka jalno nigi faras oidho wi faras akadho kind dhiang'no dhiengegi. To chalni kae en kund dhok kuma dhok ninde.Ng'at manigi dhok nyaka losne ne dhok kuma gininde nikech niya dhok dhok mang'eny ok nyal nindo oko. Ka gi nindo oko sama ondiek obiro nya chamo kata dhok. Kata joo aluorane nya kwalo dhok nitie ga jok moko ma jokuoge ma kwalo gik ji. To gi nya kwalo to gi dhi gi uso mabor mondo kik yudgigo. To tich mar pidho dhokni en tich moro manigi nengo ahinya e aluorana nikech niya, sama ng'ato opidho dhok ka dhiang' onyuol dhiang' achiel onyuol to o mede dhiang' achiel nyaroya miye mor kasto be koro ka dhiang' onyuol ti nyiedhe chagno chagno onya tiyogo eketo alot, e chwako chai, eloso chak mara apuoya, kata en owuon omadhe amadha newach chak en gima long'o edel. To piend dhiang' bi tiyogo eloso wuoche, eloso nanga kata bul.